Tiegruok ma kende ne otim ne jorit alwora ma rito gwenge duto manie pinje ma kaluo, ka achiel kod mano ne onyisgi kaka ginyalo rito pinje kata kaka ginyalo rito kata kaka ginyalo mako jogo duto makwalo mwandu mag ji. Kopogore gi mano, ne girwako lepgi mag tich ma en marabuor ka achiel kod ogute ma rotenge. Kopogore gi mano kendo mogik, ne gin kod kalembe ka achiel kod otese ma ne gindikoe weche duto ma onyisgi mondo omi giapr gigo duto ma owachi e burano ma ne gibedoe e odiochieng' makawuono. Ma ogik, ne gibiro jotelo mang'eny kendo jotiegruok mang'eny nikech mano e gima chik dwaro mondo otim e odiochieng' kodiochieng' e buche duto ma oluonge chife kata achiche duto.,

Mondo omi ng'ato obed ng'at manyalo timo wach mar tudruok, onengore ong'e wuoyo kod ji, somo kod ji, ndiko weche duto ma ineno ,ng'eyo wuoyo e dhok mopogore opogore kaka dholuo kata dhongere kata dhok mar swahili. Kopogore kod mano, onengore obed ng'at manyalo loso gino manyien manyalo miyo jopiny mor kata nyalo miyo jopiny bedo kod thulo mar wacho wechego duto matimore kwondego duto ma ji nitiere. Ka achiel kod mano, mondo omi tudruok owuog kamoro achiel nyaka kamachielo, nyaka bed kod weyini manyalo chwalo wach ka oa kamoro achiel nyaka kamachielo, ka achiel kod mano, inyalo ti kod wang' jowi kata kompyuta ma konyoji e chwalo weche manyien ma a ka kod kacha.

Mondo omi ng'ato opur rabuon mar ngwacho, onengore ong'e ni kodhi mane maber kod lowo ma opuro, kata mbolea mane maber gi lobno ma opuroe. Ka achiel kod mano, onengore obed kod tiegruok kaka inyalo pidh rabuonni. Mondo omi ipur rabuon, onengore ibed kod kweru ma dhoge bith kendo nyalo puro lowo maber, kendo onegore ibed kod pi ma iole chamni mondo omi odong odiochieng' kodiochieng'. Inyalo bedo kod beti mondo omi iyadh it yien kata mago duto mosekiewo mondo omi kik giketh ma ralum ma pod golo mahuwa mabeyo beyo.

Gino ma idendo gi dhongere ni SHIF osebedo ka konyo jotuwo duto mani e osuptende ka ginyalo chulo pesa madirom miya auchiel kod prabich e dwe ka dwe kata e higa achiel pesa madirom gana abiriyo kod miya aboro. En gino manyalo konyo ng'ato e thuolo ma oonge pesa e seche ma odhi yudo thieth e osuptal.